Kitere isirek komaletage amun, ng'eme minutik koyome simatesta korut komie. Isirek koboisien minutik kosich tuguk chrome atkai tugul en kotesetai kounoton ii koweche minuti choton simorut komie ak simakon keset nekararan, kora ng'oletake kochang'a kotos kowech minutik chechang' chekonekityin, kopo komonut ing'eter anan ing'etip isirechoton simoityi olemiten minutik. Ak olekiropto minutik chuton simowechowech emet ke semberi minutik ak keripe komie komorut chemulbainik koboto timdo agetugul ii, netos korut anan netos koree isirek choton. Kora kimuche keboisien kerichek kebiten isirechoton simowechowech minutik kotesta. Koniton kotere isirek chuton simatesta akotoret minutiet konyo komie

Tuguk chebo komonut en yuu ko olekiwoldo chepkondok. Amun chepkondok ab emoni komoboisie en emotinwek alak. Kobo komonut olan kanai kipkosobei anan ko kimugulmet olekiwoldo chepkondok asi, olon kamach kwo emonotok komuche kowal chepkondok chebo emoni koba emonotok, sikopit koboisien en atkai tugul. Okere en yu kiit nebo komonut en yuu ko, silingisiek chekiboisien en emotinwek. cheterterchinnkon ko nebo komonut. En yuu okerer dolait nekiboisien en emet nebo united States ako ngewal koik silingisiie chebo emoni ko bokol aenge ak artam oeng ii kenuch sogol ak sisit . kora okere Euros che boisi en emet nebo united kingdom Ako ng'ewal koiku bokol aenge ak konom oeng, kenuch sokol. Kobo komonut ngonai chutugul olekiwoldo chepkondok amun toreti biik kotesetai en mung'aret ak emotinwek chechang' anan chereterchin en kwonduni . kora kinmbajenge amun yon yoe piik mungaret kobure tugul en kibageng'e kobo komonut boisioni en atkai tugul

Inoni ko tileet nebo katit nebo aisirusiek en emanii ago bo kamanut boisioni en kokwatiinweek anan akoot en kokwet nyuun amuun taretii serikali koyuum chepkondook chekimuchei ketareteen biik en emeet anan kimuchei ketareteen chii tugul ne menyei emani ago taretii serikali kora koteech tuguuk chebo kamanut en kokwet cheuu sugulisheek ole imuche konyoor ngamnatet kipsomaninik anan lagook ab biik sigoistaa abusnatet ii agonyoor tuguuk che kibaisheen en at gai tugul kora kinyoruneen sipitalishek chetaretii konyaa biik ii sikobiit kobuur komyei biik ago baibaituun boruek kwaak kobotaa kora ortinweek kora Kobo kamanut aisirusiek kiyuum aisirusiek en emanii amuun taretii kora emeet koteleljigei amuun en at gai tugul simangeet kityoi kobaisheen besendo kityoi Kobo kamanut en at gai tugul.

ichechu ko kipandok chepo biik chepo emoni che kokopokochop ,ako kokewek kokakochop pokomonut korotwechuto en kokwenyun amun toreti biik anan sinyoru toretoshek chepo serikali koyoche itindoi kipandet toretoshechuto kopoto simuch ibir kura en emoni koyoche itindoi kipande nito kopokomonut en atkai tugul, kora sitil katit nepo SHA nepo konyoiset koyoche itindoi katinito po kipandet kora simuch itil katik nepo NSSF koyoche itinye katitinito po kipandet ,kora simuch isirke en aisuriseiek chepo emoni inam ilipan chepkondok kopaa serikali koyoche itindoi katinito simuch iyat benki koyoche itindoi kipandet kora pokomonut amun iboru kole imeng'indet nepo komosta ainon en emomi ko kipandanito nii kopokomonut en atkai tugul en meng'ik anan ko en biik chepo emoni chemiten emoni.